Ma en od somo. Oting'o jopuonjre gi japuonj. Jopuonjre ndiko kendo somo to japuonj wuotho kuom jopuonjrego achiel kachiel konono torango tijgi. Kagitimo marach to onyisogi ni kae itimo marach, ka negoitim kama. To kitimo maber tobe opakogi kendo onyisogi ni kae itimo maber kaka dwarore. To kokitimo maber bende onyisini kae itimo marach kakokdwarre.

Mae itimoga ndalo ma chieng' ng'eny to koth this. Ikaoga chamno kosepidhi tikao chupa kata kube titujo tiketo pii kationjo pii eiye kasto koseket pii eiye tikete but chamno makoro pii wuoke kubeno kata chupano ma tin tin tondong' kanyo to gino mopidhno, yudo pigno gitiendege. Okao pigno makonye e tii.

Ma en tich chodho taka kata gigo molil. Iyudoni tijni itimo ainya gi yudhe. En tich ma jii ochayo ainya e aluora kendo jii nenoni jogo matimo tijni gin jogo ma oknyal. To kuom luo adiera kinono tijnie en tich makonyo ainya. To kendo en tich manigi omenda. Iyudo niya jogi konyo aluorawa kagidhi togigolo gigo molil go manyalo omo nwa tuoche .Nyalo miyo kata gigo maricho okbede aluorawa. Koro kagibiro ba gigolo gigi alworawa bedo maler kendo konyo aluorawa nogono to kata tuoche mademakwa koro bedo maonge.

Ma en tich mar rieyo leche mek del. To en gi tieng're mopogore opogore.Ng'ato nyalo ringo, ng'ato nyalo chikre to gi moko mopogore. Ka ng'ato oketo gini ka chiembe mapile pile. Ochung' otime pile ka pile. Iyudo niya ng'ani kanen gi tuoche e dende to tuochegi dhi torumo. Kiyudo kata kang'ato moro machue oketo gini ka chiembe otime pile, iyudoni, ogolo moo manenie dende mang'eny ka kogolo luya togolo moo go. Iyudoni koro obedo ng'at maonge chandruok mek del to kendo dende duogo babed maber kaka nentie.

Ma en ka od penj maduong' mar pinywa ma Kenya dwaro ndikoji iyudoniya mondo ondiki kanyo nyakibed nikadhe tieng're mopogore opogore. To nyakibed jalno mosomo. Negibedgi kitambulisho, ibedgi gigo mopogore opogore manyisoni idhie sikul bisomo makoro iber kendo inyalo timo tijno e yoo malong'o maokni kondiki idhitimo timo tich mokduarre kanyo.

Ma en od penj maduong' mar pinywa ma Kenya ka. Iyudoniya gigologa gini kagidwaro ndiko jii mondo okonygi e tich e tieng're mopogre opogre kaka nono penj. Ndiko jogo manyalokonyogie tero penjgo kuonde mopogre opogre. To kendo mondiyudri ni inyalondiki e tijni nyakibed jalno mosomo. Idhi sikul bisomo. Kendo kisesomo nego obedni ingi gikmoko kaka kitamblishoni gi gikmoko kendo mi inyachiwe skul manyisoni adiera in jalno mosomo.

Ma en od yath. Kae e kuma iuse yedhe mopogore opogore kang'ato tuo to osedhi e osuptal bochiedhe gi laktar to laktar ondikoneni odhionyieu yien mopogore opogore ka emobire. Kae iduaro mana ng'ato obie kaose dhi ir laktar bopimeni engi chandruok mane kata ingi tuo mane eka onyalobiro tonyieo yien kae. Koseusne yien todhi totiyogo.

Ma iluongoni mpich lwedo. En ituge e skunde ma opogore opogore kendo mang'eny. Inyatuge e skund sekondar kata e skund primar. Koro iyudoni nyithindo katugo tugoni, mokuongo dendgi gonyore to kendo gibedo gi del maber kendo tuoche okchandgi. Kendo iyudoni moko bee kosetugo tugoni bong'eyo maber makoro iterogi nigidhi gitug gi skunde moko. Iyudoni inenogi gi jok moko tikwanyogi ka jotugo maber. To ma miyogi gidhii kata pinje maoko bagitugi kumaindikogi koro gibedo ka gitugo to giyudo omenda, gitugo to giyudo omenda.

Ma en yath, jomoko be luongeni yien. Ma en kosekadhe tiengre mopogore opogore boselose koro ka en tieng're mokale mogik kuma igole e masin manochope mogikno kikete koro e otese manego okete mondo koro otere e osiptande mondo jomatuo otii kode mondo giyud konyruok kata otere od yath mopogore opogore mondo joma nigi tuo onyieugi toyud konyruok.

Mano ker mar piny Kenya mokadho Uhuru Kenyatta omoso jatend ODM Raila Odinga. Ma en bang' kaweche mang'eny osewuok kendo jokenya osegore kendo mang'eny otho koro ginenoni gimosre mondo gitem omo kwe e piny Kenya kagiloko paro kaka ginyalokonyore mondo gimii pinywa ma Kenya osong mbele.

Ka en kuma iome tho. To tho negino chacho jii kendo jii penjore ni ang'oma ne nyalo bedoni onegogi. Koro iterogi kanyo tibarogi. Irango gimoro amora manyalobedo ni onegogi. Ka debedni oneggi kode gi, oneggi kata kuom miyogi chiemo marach. Kae ema itime nonrono. Bang'e laktar wuok tonyiso jogo gimanonego jalgino, jalno kata ng'atgino koka mondo ging'e to gikau chik kata gikau gitim gimoro koro ging'eyoniya gini ema nonego ng'atginogono.

Ma en chenro mang'enyne ichiwo e TV.Iyudoni chenroni solo joma ng'eny, jomowuok kuonde mopogore opogore mondo bii mondo gigol paro kaoseomgi gibedo kanyo tichako penjogi achiel kachiel penjo to gichiwo duoko. To kendo imiyogi saa mondo gigol parogi kaka jokenya kaka gineno kaka piny ringo. To gigo manego bende sirkal otim mondo piny odhi maber kata mondo sirkal kik tim mondo kik om koko kindgi gi jopiny.